Ore enyamali naimaa irmalimuni oolakuaniki ntaoni keng'as aaku ketii shida e network oleng' neeku metii internet, ore sii ai nyamali idol ajo ore nkulie sukuulini naatii mashinani naa solai itumia neeku tenemetii ade enkolong' nemeetai ee enkisuma naiendelea.

Ore enaiko tenautaa ololashe lai ogira ainyialaa iropiyiani, ee kaitengen eneiko tenisho iltunganak iropiyiani tesile neshuku lelo tunganak tenkata dorop neeta sii nena pisai interest naaki ninye makewon.

Ee ketii eng'olikinoto sapuk oleng' igira aitumia imashinini orkigeroto ashu igira aigerisho ore enaiko peyie atum eretoto kebaiki naa enkampuni naigero nijio kuna ilturruri le NGOs naa kaoshoki ake ilo tung'ani laishoo ina siai naliki enyamali nagira aimaa naatumoki atareto.

Keishaa nepuo lelo turruri oopikaki nkera coding sukuulini neng'amaa lelo malimuni kituaak tenebo okulie malimuni ake peyie ee eyau nkera enkaradasini enye einoto aa birth certificate pee etumokini aatipik nena kera ina program.